Iyolo ena naa entoki naitodolu enikununo enkolong temurua inyi iyolo tenaa kirowua oleng naa kitodolu ajo kaja ebaya na tenaa kirobi oleng na ekintoduaki si duo peyie iyolou esiai niasitata tina olong pemiluam ake ntae enchan arashu enkolong nairowua oleng.

Iyolo naa ketii olchani ene na ketii maua natubulutua tinewueji ketiu sikitok na ketii naado iyolo esiai okuna maua naa peyie itobir enkang metaa sidai oleng iyolo si duo kuna maua na kirembesha enkang metaa kiaidai iyolo meuni kuna maua kebuku ake ninche openy temurua

Iyolo tene na ketii pilipili natii shumata chopping board iyolo kuna pilipili na keuni oshi tolchamba iyolo tenebulu napuoi aitaubneyanu ayier iyolo oshi kuna naado na kedua oshi ninche Oleng iyolo ema pilipili kitobir si duo kachumbari sidai oleng na kenyor oleng ltunganak ainosa ore ltunganak onyor oleng na silamuni.

Iyolo ena na emukunda naa keuno impuka nani kabej na keono si duo kitunguu iyolo kabej tenidipi atuun ntauni nepuoi amir tosokoni ashu enyae tonkangitie iyolo kabej na misioki oshi ninye abolo iyolo nmitunguuni na nonchatan iyolo teneuni ninche na kesioki abulu na keyae muja apuo amitlr tosokoni ashu enyae tiang ana endaa.

Iyiolo tene naa ketii enkuku shumata inkeek naanyorii iyilo enaa kukuu naa kenya oshi ninye intapuka oo nkujit nanyori. Iyiolo ena kuku ki tegema ntokitin nanyori peyie enya edaa. Iyiolo sii duo enaa kukuu naa kibelekenya oranki tenelo eweji nanyorii neeku kenyori. Tenelo eweji sikitoi neeku sii ninye sikitoi oranki lenye.

Ketii nkuti shanito naijo flower inewueji na ketii naibor onaanyori iyolo naa ipalilia oleng pibunga nebukokini siduo enkare peyie ebuku ninche aitobiraki iyolo si duo esiai sidai na ena naibunga nkiek neye, iyolo tenebulu kuna maua na keitobir enkang oleng metaa kisidai naa kirembesha si duo nipangae tolaini odo oleng

Iyolo tene na ketii kabej sapuk oleng ene naa iyolo ena kabej ijo kinyale ninye oleng amu yiolo atua na kinosinosa oleng na ketii intakitakani atua iyolo entoki naisaabisha na irkurt kumok loinosinosa ena pukai ninyal na tenkaraki itu epiki olchani kuna puka.

Iyiolo ene naa ketii olchani loota ilanterera kumok oleng' laa kenyorii ninche kulo anterera. Iyiolo ele shani naa keji ninye omatundai lorgum. Iyiolo kulo matunda oji orgum naa keku neeku ki brown naa kenyae oleng' inkera teneked irkeek nepuo aidosu nenya.

Iyiolo tene naa ketii inkeek nanyorii neeta intona naanyanyuk oo nkulupouoni. Iyiolo kuna tona ele shani naa kitumiai aitaa irkeek toomoyiarin kumok oo iltung'ana lomoyia. Kibung'i ake nitokitokie nishore oltung'ani peyie eok naa tena kunolchonj nitumia oltung'ani aitukuore osesen peyie ishiu.

Iyiolo tene naa ketii enkararai naitil naa ketii siiduo esiote nado. Iyiolo ena ararai naa keudo inchot muj. Iyiolo soi duo ketii inchata na keremokino kuna shatan inchot muj. Iyiolo ena naa enkiguran oo nkayiol naa kitamkanari ake ena ararai naa tenitashe tenchoto ino nimpang' tedala. Naa inkayiok nanyor oleng'.

Iyiolo tene naa ketii iinkutitik shanito na keuno neeta ibenek naa kenyorii. Iyiolo kuna benek natii ene keeta ninche intapuka enye teshumata. Iyiolo kuna benek naa kepasha ketii nanyorii oleng netii naijo kisikitok. Iyiolo kuna silitok naa enkolong' natoshi oleng' naa kibelekenya oranki lenye lonyorii oleng'.

Iyiolo tene naa ketii enchani naa kenyorii time naa ketii intapuka shumata ineweji. Iyiolo ketii inkukunik nado esirisira nara onguan shumata. Iyiolo kuna kukunik naa keji mpapa loo iljiti. Iyiolo ntapuka ninche enya tenkop enye. Iyiolo kuna tapuka ninche nai saidia naa ketumoi ninche too ilkeek lonyorii loontapuka.

Iyiolo tene naa ketii intokitin ene naa esaani naatii inkulupuok. Iyiolo enkae inkutitik naibor iyiolo enkae oldiram lobolo. Iyiolo inkukie naa ilukunkuni. Iyiolo tene naa kepiki inana daikin aa nkukunik atua sanini enye peyie ishorieki ninche edaa. Iyiolo kuna daikin naa ninche naitubulu kuna lukunkuni amu inoshi naeni tiang'.

Iyiolo tene naa emukunta nauno impuka naa iyiolo kuna puka ijo cabbage amu kepurupurana abori. Neeku teneuni iyiolo ebulu nesapuku neeku ninche cabbage sapuk oleng' idipaki aitobirakiti eunoti anaa airemoki olchamba aitobiraki nebukokini ninche enkare neeku tenebulu neyai sokoni peyie etumi inkulie ropiani oo siatin kulie anaa ropiani ee sukul ono kulie dakin ee ang'.

Iyiolo tena naa ketii olchana louno teneweji naa iyiolo ena shani naa keeta irng'anayio ware naa hoho ninche kuna aa hoho in are naoto nabo nanyorii sidai wee nkae nado oleng' naa eku ninye oleng'. Iyiolo kuna hohoin naati ene naa ninye itumiai eyarishore daikin kumok too nkang'itie peyie etum inaa daa ladha sidai oleng'.

Iyiolo tene ketii orkeded lomona louno toobaoi. Iyiolo keeti inkarara nadung'udung'o tene. Iyiolo kuna ararak netii impuka nauno atua. Iyiolo tenadol enaa naa kaitodol ajo nursery ena oo mpuka naigirai aiteru. Tenebulu kuna puka kidogo neyai enkiti mukunta enye kinyi naitoki apuo abilulunye aitobiraki nemiri inkulie.

Iyiolo tene naa ketii emukunta sapuk naunoro irpaek kumok oleng' naa iyiolo kulo paek keuno too ilaninik lodo kumok. Iyiolo kulo paek eton eitu itayu irng'anayio lenye. Iyiolo etang'asaki aguet aitayu ibenek naikaro too nchot orpaek. Iyiolo tenitayuni naa kii saidia irpaek ebulu aitobiraki meeta entoki naitoki ai zuia ninche.

Iyiolo tene naa kisidai kuna keek nadolita amu ibenek kuna oo mposho naiteritua abulu. Iyiolo imposho tenebulu neng'asi akes meeta kepuoi ale amir tee sokonj ashu ing'ari too nkang'itie peyie eyieriki idaikin. Kisidai impoosho amu idim atuuno ninche te weji nebo nebulu ninche anaa kikumok oleng'. Kisidai amu ikincho profit ninche oo ropiani.

Iyiolo tene naa kadolita inkeek nanyorii nauno to iyiolo inkiti kardasi naibor enkop naa kiputi ake inkulupuok eneweji neuoni enchani tine naa teneuni nebuku ninye tineweji aa kini nitayuni iteruni abukoki enkare. Iyiolo teneyou oltung'ani nelo aun nishore eetaa eda ardasi meeta kelo ake aitayu nepik enkop nemepik wee nkardasi. Keisidai oleng' amu keeta enkare neeta inkulupuok etii atua enkare.

Iyiolo tene naa ketii i maua naa kenyorii naa kisapukin naa ketii nekae shoto naibor eneweji natii ina nanyorii. Keeta ninche intapuka napurupurani kunyinyik naijo kegira ninche aiteru abulu tenakata. Iyiolo kuna maua naa kepiki atua orkikombe sapuk nepuoi apik enkalo enkaji peyie i rembesha edukuya ina.

Iyiolo kuna naa inkunyinyik oo irkeek naijo kenyanyukie ninche inkabobok. Naa iyiolo kuna keek naa kimuge ninche oranki lenye. Iyiolo kuna keek naa kitumiai ninye anaa olchani loo irmasae liapa lootulusoitie naa keoki ninche naa enkare tenidip aitokitokie kulo keek ashu epiki atua shai peyie esidanu nishiunye iltamoyia loomoyia too nkang'itie enye.

Iyiolo tene naa olchamba sapuk oleng' laa enaunieki irpaek tineweji tele mukunta naa kiremk sii duo ele shamba aitibaraki naa tenebulu kulo paek neyai sokoni amir ning'uari irkulie tiang' peyie enyae anaa edaa naa iyiolo eton eitu ebulu oleng' nitobirakani eunore nebukokini enkare oleng' pebulu.

Iyiolo tene naa ketii inkuashen sapukin enee naa iyiolo kuna nkuashen naa keji inkuashen orkokoyok te nkutuk ang'. Iyiolo oshi ninche naa keuoni te nkop nataaaniki oldonyo lee Kenya naa keyauni enkop ormasae amiraki iyiok. Iyiolo kuna ekenyae tedekenya tenebo oo shai naa kitokitokie ake iyiolo teneku nintayu enchoni nidung'dung' ninya.

Iyiolo temurua naa keuni ake kulo keek naa tenebulu ninche abaiki mwisho pii meeta mitoki abulu nitayuni ibenek neyai enkiti weji nepiki atua esani nagut atua neyauni orkurtet sii duo. Iyiolo idipaki nedung'idung'i ibenek nepiki atua ina sahani niteruni aoshiosh aitaa kunyinyik omidipa eyeu sii duo meeta nkuruon ake oo nena benek nalio.

Iyiolo tene naa keuno ornkanayioi loji or pawpaw. Iyiolo teneuni nepuo inkukunik olchamba anaa irkurt oibor kutitik apuo aked inenak benek ninyal. Iyioo teneeku or pawpaw sidai nepuo lelo kurt aishibshib kulo poponi meeta minosai amu inyala ninche anya pookin weji ele pawpaw meeta mekure etaa faida too iltung'ana lotuno ninche kulo pawpaw ni neeku kepuoi aake anang'a ninche kulo pawpaw ni.

Iyiolo tene naa ketii ebeneyioi olchani enkop neeti sii duo inkukunik kumok oleng' ene aa ketii orkuto ormasheri wee nkokoni oo maa olashe neeku iyiolo kuna kukunik nouo ashuma teshumata ebeneyioi neekuu kinyal ninche ebulunoto enaa shani naati ena beneyioi naa iyiolo ene asi pemitoki ajing' naa peepiki olchani lolchamba shumata ene.

Iyiolo ene naa ketii embukai sapuk aa sipinach ina natii ineweji naa ketii inkukunik nabore siadi ena benek ee spinach ebore inkukunik kumok oleng' kunyinyik siadi . Iyiolo kuna kutitik kukunik naa kenya kuna puka ninyal edaa nao mintoki iltung'ana amir impuka nainyalate neeku metii faida nimitoki iltung'ana atum iropiani oo daikin ono lakieki iropiani ee sukul naasieki matumizi ee ang' tenkaraki nkukunik.